Mbica ĩno ĩronania wagi wa intaneti kũrĩ mũndũ ũcio ũrĩ rũrenda-inĩ. Hihi no ũkorwo intaneti nĩ thiru, kana mĩtambo ya ũkinyanĩria wa intaneti ĩ thĩ, kana gĩcigo-inĩ kĩrĩa mũndũ ũyũ arĩ gũtirĩ na netiwaki.

Nĩgetha gwĩka ũndũ ũyu, mũndũ arabatara kũmenya kwaria na agũri na njĩra bacĩrĩru ĩrĩa yagĩrĩire. Wakerĩ, agĩrĩirwo gũkorwo agĩtwara indo kũrĩ agũri mathaa marĩa magĩrĩire hatee gũcererwo.

Wambere, nĩ kũhe kambuni namba yakwa ya thimũ. Wakerĩ, nĩ kũmera ndĩ kauntĩ ĩrĩkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Wa gatatũ, nĩ kũmera ndĩ gĩcigo mbunge kĩrĩkũ. Na wa kana, nĩ kũmera itũra rĩrĩa ndĩ. Na wa gatano, nĩ kũmerĩra mũciĩ wakwa kũrĩa njikaraga.

Gĩtũmi kĩa mbere indo gũcererwo bũrũri-inĩ wa nja nĩ wagĩrĩru wa rĩera. Gĩtũmi gĩa kerĩ nĩ mĩtambo ya ũkui ta meri na ndege. Gatatũ nĩ kũmenya kĩndũ kĩrĩa arenda kuma bũrũri-inĩ wa nja, nĩgetha gũtabarĩra nĩ njĩra ĩrĩkũ ya ũkuui ekũhũthĩra. Mũtartara ũrĩa ũhũthagĩrwo nĩ ,kũheana imĩrũ, kũheana gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩtatũ harĩ igana kĩa mbeca iria irabatarania.